Ka idwaloso waru monywasi to kaw waru poki maber maonge pote madong'ie iye. Kisegolo, luoke maber, kawe ikete sufria, ol pi morome chiek mokdhi mi odhiegi. Kaw chumbi matin ipore, iume, chak chwako. Kosechiek kik iwe ochieg ahinya, kosechiek gole iel wiye piny ikete okwe. Kosekwe, kawe ikete sufria moro, koro inyalo dwale kitiyo gi bata, kinyalo tiyo gi chis. Kata kinyal band moramora mineno ni inyalo tiyogodo. Inyalo tiyo goluth kuon, kata ntiere kijiko magwa gi okenyore. Ma kidiyego kama topogore maber, odwalore maber. Korinyalo tiyo gi mago kidwalego, kastikawo dania bendikengo matindo tindo tipore wiye kanyo tinywaso, idwalo, idwalo, idwalo. Kisedwalo mineno komakore maber minyalo chamo, tinyalo chame gi ring'o, inyalo chame gi gweno, inyalo chame gi gimoramora mar sup.

Gigo mane oganda jo Kikuyu omako matek en kaka nyiso luor makende ne jalo mowito ngimane. E kinde ma koro pok oike cha kila ng'ato nyaka gol neno mare. Iwacho kaka kinde nentiere kode, kaka nochalo, timbe manotimo kaen e piny ka. Kenduwacho timbe mabeyo beyo mag puoch gi pak. Machielo en ni jal monindo no ka oweyo nyithindo chien, nyithide gi nyaka ne liel wigi, koseliel wigi kae ntie mo maniwichogo. Manyiso ni gitieko kwer mar mamagi, gitieko kwero te. Machielo, ji nego sigueya. Ubiro ugweyo, jodongo gweyo, joma chwo gweyo kauywago ng'amonindo. To mine to goyo uwi ka giyuak, bang' mano ne nitiere nyasi. Nyasi ma thole, nyadhi mok rum. En aena nyasi, nyasi, nyasi to ji biro, ji chiemo, ji chokore kamorachiel. Ji budho e liel, kamano.

Gigo manichweyo e gweng'wa ma nyachon, en kaka okapu. Okapu ma idhigodo e chiro nichweye nyachon kitiyo go othith. Othith achielno bende nitiyogodo kichweyogodo par, par mane ji ninde chon. Koro iyudo ka othith chweyo okapu, othith chweyo par. Machielo kendo manichweyo gi lwedo en tol, tol mitweyo godo dhiang', kata orusubo, ming'awe chiemo e tolni. Machielo kendo manichweyo gi lwedo ne en agulu, agulu mitede. Niyudo ka nichweyo agulu mitede kendichweyo dapi, dapi en agulu manikete pi modho. Kendo oketo pi modho bedo mang'ich kabisa. Ma gigo manipayo nipayo kaka orindi ma nyaluo mibede samitede cha. Machielo manipayo kendo ne en stul, stul maibede. Machielo kendo maniyudo ka inyalo pa ne en oluthkuon, nipaye apaya kokalo kuom yien.

Lony manyachon anyalo somo e yo machal koda mae, e gigo michweyo. Kaka tol, kata miluongo ni orusubo, gidhowa waluonge ni orusubo ming'awo go chiemo kodong' e tol chande, tol mitweyo no. Ineno ka e lony manyachon jogi ne ntiere gi paro moro. Gionge frij kamikane chiemo, gionge kabat kama ginyalo kane chiemo kik kethre. To ging'e ni kaginyalo kawo tol ma gichwe ma ging'aw malo maber, chiemo kotedi tikawo iketo kanyo to iumo. Kendo ting'o chiemo maber ma paka ok nyal yombo, ok nyal kata idho kanyo ma cham. Machielo kendo, gigo mane nyachon manichweyo en kaka par. Jogi ne obiro gi paro ma gineno ni ka gikawo othith ma giriwo kamorachiel, tinyalo tigo kaka kitanda ma ji ninde. Korineno ka ne gin gi paro moro ma tut chande, ne gin gi paro ma liw. Katobedo ni ne gitime kinyachon, to ol iyudo ka already negisebet gi lony makende.

Sigendni mag joma chon okmi rawere bedo gi chir e kidi, kaluwore ni gichayo gigo manetimore chon. Nikech gineno ni jomachon nokolony, jomachon nokosomo, jomachon nekia gigo mang'eny, jomachon onge gigo maneong'eyo. Korineneo ka mano osemiyo gichayo kendo gigo mane jomachon timo ok girwako. Kendo ibroyudoka gigweyo gi kucho to gikao gige nyasani. To sigana ma ahero mane ntiere e kind ogandawa bende mapod ywaya, en sigana mar kikibed jawuoro. Kidwaro ma en sigana mar ondiek, ondiek en le ma wuor. Kong'we koni, owinjarufu, kong'we koni owinjarufu. Ochung'e yo achiel mantiere gi akara ariyo, koro odwanodhi koni kendo odhi koni. Gikone to nobarore gi e diere. Koro gino siganano oseywaya kendo puonja ni kidwa luwo gimorachiel, lu gimorachiel, okinyal luwo gik mokariyo e dichiel. Nyaki lu mana achiel, nono nono to gibro bayi te okibi yudogi.

Ee aseneno tunge le mang'eny manitiyogodo e kinde manyachon e madho kong'o. To tinde oweruok kodgi kaluwore ni chon neonge chike mang'eny ma sani wantiere godo ni. Joma chon, chiemo mane gichamo negiero chamo ring'o, to tich mane gitimo malong'o kopogore gi pur ne gitimo pedho. Ne onyalo wuok todhi e bungu to gidhi gipedho le, gagiyudo tibiro kode tiyang'e. Ikawo pien itimogo gimitimogo, tungene itoro kamitere, tungene itero kamitere, chiemo kaka ring'o matumbo. Koriyudo ka ne gin gi thuolo mar timo gima gidwaro gi le mag bungu, to piny mwadago sani oseweruok gi gigo kaluwore koda chike mokel matek. Sirikal oketo chik ma kinego le, timaki. Koyudi gi tung le kata mana achiel, imaki nikech ineno ni in jambetre in ja njore modonjo kar kano le e dag gi tiketho, inego gi kar mondo mi inyuak lwedo mondo olosgi godo.

E kinde machon, agulni nomi pek, kaluwore ni chweyo mar agulu ne en yuto mar oganda mang'eny. Nitie joma gidak kendo nyithindo dhi skul kendo girwakore kendo giyudo chiemo kokalo kuom chweyo mar agulu kendo jomachon nohero agulu. Ne giwacho ni chiemo mochwak e agulu mit moloyo chiemo mochwak e sufria. Agulu chwako chiemo maber koro iyudo ka ne gimako tijno gi lwetgi ariyo kendo gitime e yo maber. To sani e kinde ma wadago sani agulu, weche mag agulu oserumo. Ma bende kata nyathi monyuol ma ja higni prariyo, kipenje agulu okia kata ni agulo no to en ang'o. Eh, mak mana ni kaen nyathi ma janyuolne nopon e kinde machon, eminyayudo ka nigagulu. Nikech agulni sani itiyo kod sufria. Sufriechni obiro mopogore opogore matimo tije ma agulu ne nyalo timo. Koro ji neno ni kar chweyo agulu to ginyiew sufria gitede.

Chiemo manyachon mapod yudore mana kod oganda na en tedo nyuka marieba mobagi. Ibago nyuka marieba mabed mawach kasti tede kosebedo mawach. Machielo en keto chak mopoto, ipoto chak chak mopoto. Ichwake tikawe tiole e ndo, iole aola kanyo iole aola kanyo pile ka pile pile ka pile kata bang' jumbe ariyo kishi ele tiyudo kopoto olokore mala mopoto madongo dongo cha, imadhe. Maradek, en chak mipuoyo e ko, ma sani to waluongo ni yogat kata mala. Ipuoye apuoya e ko, en mana kisechwake tiole ko, kisechake tiole ko. To kosebedo mang'eny tichako puoye tigolo moo, kisethiwa moo no to chak dong' imadho. Mono itiyogo kaka moo mar alenya, ichwake e kendo to kosechwake e kendo tinyalo chamo kode alot inyalo chamo kode gimoramora. Machielo kendo en magira.

Kokalo kuom chueyo odhero, kendo kokalo kuom chueyo agulni, mano nyiso ni en kit joluo koda timbegi mane gitimo chon. Kidhi edho udi mamoko gi, ng'ato kia kata ni odheru en ang'o. Tiyudo ka joluo machon, odheru nitiyo kode e piedho bel, kateyieko kal, kateyieko nyim. Nikech iyudo ka traf okbigolo osakle te, to kidwa piedho bel maber kata kidwayieko bel, nyakiyieke mane odheru. Koro mago nyiso gigo mane oganda ma joluo ne tiyogodo e kinde machon. Chweyo agulu: ne ging'eyo ni agulu chwako rech mamit, agulu chwako omena mochiek. Agulu, maen dapi, ikane pi to imodho. Koro mano kineno ng'ama kawo pi to kano e agulu, kineno ng'ama pod tede agulu maning'e ni jaluo manopon e kind machon to agulni ne go norito. Koro kineno gikmachal kamano, nyisi anyisa ni ma en kit luo mar oganda joluo.

Lewni mane oganda luo machon ne rwako, ahinya to mon kata wakeyni negin lwenigo man gi luor. Ineno ka ok en lawu momaki, makiwuotho tonyiso dugi oko. En lawo moromi maber motwang' maber, otwang'e kaluwore gi dendi. Oromi maber ma kata ng'ato ang' ne ne ni ni aneno korwako lawu machiek, ne onge. Koro lewni machon e kit oganda luo kata mane joma chuo ne rwako, ne gin lewni ma kiruako, tineno, ineno ng'ama jaber. Ok en lawo maweyi duk, en lawu ma umo dugi. Gimachielo, en gigo mikete e lwedo kata migao go del kaka tigo. Tigo mirwake onding' tigo mirwake ng'ut, kata bangli mirwake lwedo. Iyudo ka gigo ne gin meke ber, ne gimedo ber. Kang'ato orwake e onding'e tigo, kata korwake ng'ute, kata korwake tiende, ng'ut tiende, katorwake lwete, ne ginyiso ber. Kendo kineno ka nyako morwako gigo kamano kineno kojaber kendo berne medore.

An ahero tich mar dhi e nyasi, kaluwore ni nyasi kidhiye mokwongo nyasi en mor. Okidhie nyasi nidhi kuyo, mana kaen nyasi mar tho. To kidhiye nyasi kamae en mor ema terou, kendo kopogore gi mor to nitie gigo mudhipuonjoru kamorachiel. Nyawadu wacho mare, ng'amachielo wacho mare, to gigi uchoko kamorachiel tupuonjoru odiochieng'no. Koro iyudo ka chiemo bende otiap kanyo, ineno soda nikanyo, gweno ni kanyo, ring'o ni kanyo, ichamo chiemo mopogore opogore. Koro kokalo kuom mor, kokalo kuom somo gik mopogore, ineno ka bund iyi bende iloso ber. Koro yieng'o be iyieng'. Machielo, iromo gi dhano mopogore opogore, kendiloso osiepe. Kiromo gi ng'ani ikao nambane, obedo osiepni. Koro kamano e kaka ji ng'ere, kendiyuda ka nitiere thuolo moko mag tije kata thuolo moro ma inyalo rome kata in gi lonye. Iyudo ka nyawadu nyalo kawi to rwaki kanyo e yo mayot.